Arĩmĩ aingĩ kauntĩ-inĩ ya Siaya nĩ mara, arĩmĩ aingĩ kauntĩ-inĩ ya Siaya nĩ maroyerera ũrĩmi wa kĩĩrĩu ũrĩa ũhũthagĩra mohoro na gĩtekinoronjĩ na ũigua mawoni na njĩra-inĩ ici nĩ marĩkũ? ũngiuga moguni ma njĩra ici nĩ marĩkũ? Arĩmĩ aingĩ kauntĩ-inĩ ya Siaya nĩ maroyerera ũrĩmi wa kĩĩrĩu ũrĩa ũrahũthĩra mohoro na tekinoronjĩ, ũngiuga mawoni maya na njĩra ici nĩ marĩkũ? Arĩmĩ aingĩ a kauntĩ-inĩ ya Siaya nĩ maroyerera ũrĩmi wa kĩĩrĩu ũrĩa ũhũthagĩra mohoro na tekinoronjĩ, ũngiuga moguni ma njĩra ici nĩ marĩkũ?